Magi nyidendi, ma tiyo tich miluongo ni hostess. Tijgi maduong' en rwako welo kuma gintie. Nyalo bedo ni e nyasi kaka kae, waneno ka en arus. Sama welo odonjo, to ginyiso welo kuma onego obedie, kata gima onego otimore.

Mae kar luto ombulu. Jo dak ma alwora no luto ombulu kagitimo ratichgi mar yiero jotendgi, kata wilo jotendgi.

Ma duka ma iuse mwandu mopogore opogore, koae chiemo, nyaka gige ot mamoko. Kae aneno michele, manie gunia mar biryani. To e bakra kucho cho aneno olayo ma oboye jwendi matindo.